Kore kuloo nghanayo neikunarii te murua ang naa kowunii shi ninshe tankarakee poobukokini nkaree tankarakee meikitok nchan nashaa tenghojii nikitii yooh Kore powuni ninshe nobukokini nkaree mpar pookin mpaka ngamata nabulu ninshe aaku sapukii Onkata nabaki ninshee aku tanaa sii atum leloo nghanayo lonyei Kore shi kesham lghanayo lotuwaa kuloo murua nikitii yooh tankarakee nkirewaj amu kesham ninyee nghojii neirewaa.

Kore ntoki nagiraa aasai tenee naa Koree iloo nghanayoi loji mapaipai keitodolitai ninshe ewon eraa kinii eraa mpekuu kinii natuunokii duo peaku sapuk ayiu lghanayo kumoo Kore shi mapaipai era lghanayoi Eboo louni tenkopang nikitii yooh naa kesham ninyee nghojii neirewaa Kore eatai nkaree nabukokinii ninyee Kila mpar kobuluu ninyee neaku sapuk neyiu lghanayoo sapukii lonyei a ore ninyee alee nghanayoi oji mapaipai kesham ninyee nghojii neirewaa kobuluu abakii ninyee asioki mpar pookin naaku sapuk neyiu lghanayoo sapukii lonyei

kore mbaa naata tanaa sii ngenoo naata naipiritaa kuloo nghanayo naa kesham shi ninshee nkaree oleng. Kore duo tonkop nairewaa tanaa te nkop nikitii yooh kore akee peaku keatai nkaree naitemuu ninjee nowokii mpar pookin kobuluu alee nghanayoi naaku sapuk neyiu lghanayoo kumok lonyaai. Kore ake eatai nkare namaraa sii nkaree akee namelok namara sii nadua napikii kuloo nghanayoo neisosionii mpakaa nebakii nkataa nayie kuloo nghanayoo kobuluu ninchee naaku sapukin nkataa pookin mpakaa nebakii nghamataa naitainii ninshee tanaa sii nghamata nakuu ninshee peitainii anyaa, Keisaidia sii ninshee ltunganaa te mbataa ee ndaa nghai katai duake nemeatai ghai borei tanaa sii nghai tokii nanyai.

kore ana bai tanaa sii kore naiko panaibelekeny tenkolong'i naa kore kaidim naibelekeny kore nekwee naa kaidim kore shi tenkulipoo nikitii yooh kore ntoki naiko metaa measai ana bai teinie naa kore ntoki ekwe mikiata shi network kore shi network naa keikini kore otoki naare naa etu shi eisoma ltung'ana kumok etii nkangite temurua nikitii yooh naaku kore lkumoo meyolo ninshe abaki aitumiai tanaa airigista atee metaa keata alee certficate naaku keaku kogolu shi iniakatai naaku kore naiko paibelekeny naitengen kaidim aitengena ltungana tambai naipirita biashara tanbai naipirita mei register atee tanaa sii mei register biasharani enche.

kore ntokitin pookin nadolita tene naa kore nekwe naa picha eltungani logira airijista koon tosiatin lesirkali le digital naa kore kuna baa pookin ninye logira airijista koon apik atua system naishoorie sirkali mbaa enyana metaa kotum ltungana lenyana tankata pookin nayeu kore ana bai naa keisaidia ltungana pookin abaki lotii nghojitin pookin nalakwaa peetum nenia baa etii nkangite enshe tanaa sii ewon abaki etuu epuo ninshe ofisini

kore ninkoo piisom ltungana peeyolou ana siai naa indim ore te ltungana te lkijijini tanaa sii to moruai nemetii digitalii indim niaz anema aitodol ninshe neiko peas anaa siai tanaa sii peas ana sirare e digitalii etii nkangite enshe kore shi mbai nagol teinia naa kore ltungana kumolk lotii murua nikitii naa meata simui tanaa sii kompitani naidim nejingie aasie ana siai naaku kore duo ntoki kitok kore pintodol ninshe te sinima metaa kotodua neyakini ninshe simui tanaa sii kompitani tanaa sii apik center ee teknologia naidim ninshe apuo aasie mbaa naatiu inshi teinia center enshe tanaa sii ayaki simui metaa keidim neaz ana siai pookin te simui enshe ewon abaki etuu epuo ninshe kotinii tanaa sii adol mbaa natiu inshii tonkulie ngojitin nalakwaa

kore mbai nagira aasai tene naa ntomononi anaa nagiraa aitai ndizii te lshampa lenye aa kore taashi kore ndizi ninye kesham ninye atubuluu tenkop nairewa nesham sii nkare kitok nabukokini tanaa sii naruko kore piipik kore piipik ana naji ndizi tonkolo nkare tanaa sii tenshepata e sere keidim ninye naaku sapuk nobulu notum lghanayo kumok tanaa sii sapuki lonyai naa kore ana tomononi nati ene naa ndizii enyenaa eitaita ninye telshampa nawotoo alo aasie siai lenyana tanaa sii alo anya tanaa sii aloo agelaki nkera enyana metama naaku nadolita sii lshampa sapuk likai lobore ndizii nabulutaa nanyori oleng nataa

Ovacodoni loitayaki te lshambaa, kore sii ntokii nadamu tenee naa nkampunii naitibiriekii nkulie masaa naimuu ovacodonii tanaa latan endakii, keitukii sii aitai lchapuu

kore duo mbai naitiship naa siai naa kore shi ale kenii ojii watermelon keikinii ninyee lkenii kinii kakee keiu ninyee lghanayoo loakuu keisapukii oleng tanaa sii lghanayoo laaku keisapukii ninjee oleng kore alee nghanayoi lojii watermelon naa lghanayoi losham ninyee nghojii netii nkaree, kesham ninye okoree ee nkaree kakee kore poolo ninyee abuluu naaku sapuk te nghamataa nawokii ninyee neitai ninyee lghanayo sapukii aa kore abakii teneyai amir kintakii ropiyani supatii tanaa sii ropiyanii naidim nikilaaki nkarama pooki niimaye intibirita tanaa sii isosonitaa alee kenii. Naaku kore duo ninyee keisupat ninyee teneitubulunii aa nkataa niataa nkaree supat oo niata sii ldawai pooki lisosonie ninyee.

Kore embae naadim naijoo naipirita ana siai naa kore siai nadolita tenee naa watermelonii kumook oleng. Odiim naa kore biashara naasitai tene naa biashara ya watermelon.. Kore doo bayi naipirita ana taa kore doo nkaata kitook keitodolita ninye ajo kedimai peetaa euun abaki duake eneji watermelon. Nikintaki ninye elng'anaiyo kutua abaki likintaki ropiani kumook. Naaku kore ele ng'anayoi keeta abaki ninye msaada te mbaata e biashara aa kore taa doo nkaata kitook anaku kewunutoi ena lng'anayoi pii eias biashara tana si pii imirr poutum ropiani. Tang'araki kore lng'anayoi kekinyii ng'oji neidim neunoki ninye, akini keitei ninye lng'anayio sapuki oleng odiim nikintaaki ropiani kumook nieshishore duake eyee nkai nkaatai. Naaku kore doo te biasharani kesaidia ele ng'anayo ltung'ani araka teng'araki meisosoni ninye oleng.

Kore baaye negiraa aitiship tena siai naa kore lng'anaiyo nadolita tene naa lng'anaiyo loojii ndiimu. Kore ndiimu to nkoop nairewua naa keebuluu ninye neaku sapuuk. Ore ele lkeeni otuumuto nkaare supaat keeshaam ninye nkaare otuum o nkoop neirewua. Ee neshaam sii soison epeer pooki amu keiyeu ele lchaani neitibiiri , neidung'idung'i duake nkulee beene ee na kore pee iuu ninye kuloo ilng'anaiyo. Ilng'anaiyo kuloo loashaam abaki duake biotisho e sesen loo ltung'ana. Tana sii nkulee siati naaku kore ntokii neitishiip tene lng'anaiyo keisadia ninye duake te nkaang' tana sii te mbaata e biasharaa tana kootubulua. Tang'araki idiip nimiir ninyee nituum sii nkulee ropiani kumook duake tana sii itumia sii abaki ninyee anyaa ee tana sii aitibirie nkule siatin enono duake teatu nkaaji eno neaku nejaa.

Kore ana siai naasaita tene naa Kore alee keni loitubulutai tenee naa lkeni Le apple Kore ana siai naasitai tenee taata naa keteenaki kuloo epolii lotubulutua te nkitambaa tanaa sii Kore metaa duake nkataa kitok motum kuloo nganayo moyanitin tanaa sii menya sii lowarak kutitii lonyaa shi alee nghanayoi ewon etuu ebuluu Kore ana siai keisupat ana siai peasi tankarakee Kore nkata kitok duo naa alee nghanayoi eisosionitoi tenee pemenya lkulie owarak etu ebaki ngamata naitaini telshampa tanaa sii etu ebaki ngamata nabulu ninyee mowoo poopuoi anya tanaa sii poopuoi amir naaku kisaidia ninyee motubuluu iloo nghanayoi eisupat nemeata duake nghai moyan tanaa sii meataa nghai tokii napikitaa ninyee motomoyaa tanaa sii metaa kinii

kore ntokiii naitiship tana siai naa kore mananazi tenebaki ngamata nadungii, naa keidimii nenyai etuu nejaa, nemirii sii pootumi silinkinii, keitibiriekii sii juicii namatii naa keret sesen